Kiteme korok tiang'inik chemi bandek chekakosoiyo komye atya kebut en eut atya kinde chebira

Amuu miendap ngu'ung'unyek kotareti minutik kopiit komnye kongayan ngu'ung'unyek kopite minutik kobiit komnye akoeku kamonut eng kapatindet amuu agoi konyor minutik cheyame

Toreti amun mokoi bityo minutik omomii beek ngunon kobiset kotoreti minutik konyor beek sikopityo minutik komie ak koiyoo minutik komie.

korok i aweksei tuket nekal tukuchoto, atyo amwaji chito nealdo aleji amunee sikeyajaa konyilaeng? ak aborji receipt. Ak aleji koyakwo chepkondok.

Mosongik koron komachei ng'ung'uchat ne natui negurei bikab kingeresa loam soil, atyo mejei beek che chang ako mejei ole kaitit. Sanasana koretab nandi, kokararan eng minetab mosongik.

Eng imbaret nyu ko kiagool chai akomii kora mugandek akomii bandek. Ako rutu komiee amu kararan itondab emet, ako namegei amuu chaik komejei olekaitit. Ako mbaret nyu ko kaitit akomii beek, mi ropta neoo.

minutik che achamei ko bandek, amuu bandek ngikool kityo korutu tai komii mbolea ak konamegei ak ole kegol. Ngorut i kotebjei karibu araek lo so koiyoo komiee.

Anee nguno abaishee oret nebo keny, amuu maoo mbaret nyu koraa, akoiin motinye robishek chechang, aboishee nebo saaii. Ngunoo aboishee nebo keny, aboishee keunek ak mogombet.

korok agere beit ab minutik ak keswek ab minutik chotok atya ato kasarta kotkonamekei ak minutik chotok atya ager mbaret kot ko yame

Awalei konamkei ak ng'ungunyek chemii mbar, ngakool rani bandek akol mugandek mutai, sikonyor ng'ung'uchat nitrogen. Akomii kelgin kabsaa amuu ngikool komomii nitrogen komenyoruu minutik che yomei.

Amuu achame bandek korok i kibati mbaret atyo kebal keringonik kinde bandek, atyo ngorut bandek ketoi kesember akinde mbolea. Atyo kisemberi karibu saparishek somok kobek arawek somoku, yekobityo nyiketem ketem tiang'inik ak kinde stegisyek.